Nambachiel en ni kawo kindeni mar mondo mi idhiyo ir jogo matiyo gi jogo mag Safaricom magin ajent. Kisechopo kanyo tikawo simbi mar ong'we yamo, kaeto idiyo mos to kisechopo kama nitiere weche mag omenda mag M-pesa. To idhi to idiyo ni idwaro nigol pesa. Kisediyo nidwaro nigol pesa, tiketo nidwaro nigol mana kuom jogo matiyo gi jo Safaricom ma gin ajents. Kaeto ikawo namba tidiyo namba mar ajent namba. Ajent to mano en jogo mag Safaricom, kaeto idiyo gimiluongo ni store number, kaeto iketo pesa midwaro ni mondo mi iketi. Idwaro ni igol kokalo kuom jogo, kiseketo pesa no, to en mana ni idiyo pin ne mari. Pin mari kisediyo to gonyo pesa no dhi wuok, kaeto keloni nying mar jalno kata nying mar kama idwaro ni igole. Kineno ka en nying mar kanyo, tiyie kokalo kuom nambachiel. Kineno kok en tidagi kokalo kuom nambariyo. Magi te tirito message, kaeto itang'o negi timiyi pesa ka en be oseneno e simb ong'we yamo mare.

Wach nambachiel en ni giyudo kony kokalo kuom sirikal mamalo. Sirikal mamalo oseyudo kinde mar mondo mi okony jogo masomo kuonde maboyo kata masomo oko mag pinywa. Mano osemiyo jogi oyudo teko kendo giyudo mijing'o kokalo kuom kony magiyudo. Newach ma bende sikal ka miyi kony tiwinjo ka mano en gino maber, nimar sirikal yudo kinde mar mondo mi okawi kendo oketi makare. Kendo ng'iyi, ochulni kata omenda mondo mi ochulni e skul kendo ma miyo iwinjo maber. Kata omenda minyalo konyorigo seche main kuno. Wach nambariyo en ni kokalo kuom kony mar jogo man go mano bende en konyo mabiro ne ji, jomoko kaka NGOs nyalo kawi materi somo mabor. To gimiyi kony kaka giiyi kakidak, ma ma osekonyo dhano osomo mobedo gi ng'eyo mararieya e gigo magitimo. Wach nambadek en lime: jogo masomo mabor ilimo gi mar mondo mi ong'isgi hera moro ni pod gin kodgi kendo gimed somo matek moloyo.

Nambachiel en ni nyaka ler, gimalero maduong' en nembni mitiyogodo e jogo mok gin jogo mag jokuoge. Mano nyalo konyo nimar gibrobedo ni ging'eyo ni kapo nogochni gi jogo magin jo Safaricom ting'eyo ni ma e namba monego gigoch go. Wach nambariyo kapo nogochni gi jogo ma gin jo bank kaka mar KCB ting'eyo ni ma e jogo monego gochni. To kapo ni de gigoch gi namba mopogore gi mago, to matiende ni mano en jalno majawuond. En jalno madwaro ni mondo mi okwali. Wach nambariyo en ni ipuonjogi mar mondo mi gibed gi ng'eyo matut. Ka giwinjo gima ng'ato ng'isogi. Niwach jogi nyalo biro kapo nong'eyo wach moro, to gibiro gi wuond. Koro gimaduong' en ni gibed ka ging'eyo ni jogi nitie kendo weche ma gibiro gigo okonego gichike itgi. Newach kapo ni ichiko e iti, tinyalo po kong'isi kata ni ng'isa gima kama kata di gima kama e simbi kanyo. To mae nyalo miyo omayi mokaw omenda mari kata te, katokaw akaonti mari mokethi mokete gino marachie moloyo. Kata mitiyo godo e yore maricho.

Nambachiel en tich ma dwaro muya, en tich michako wuoth kendi dhi manyo pi kapo nionge machiegni gaora. To idhi manyo pi mabor mar mondo mi iol ne gigo misepidho kaka alode gi kaka cham magi. Wach marariyo, kisepidho alode gi to nyaka imanyne gi weche mag manyiwa, momiyo gidongo mapiyo. Magi te gin gigo machando wich, newach gigi te dwaro pesa madinyiewgi godo. Kata bende odwaro loso gi, ikawo kinde mar mondo mi ilosi kokalo kuom moko maya kuom jamni mekwa mwapidho. Wach nambadek, en ni kokalo kuom tijni, iyudo kinde mapek mar mondo mi iti gi pesa, kata mondo mi ipur gi muchi mondo mi ichwer luya kiloko puodho, iloko lowo. Mondo mi obed mayom, gigolo buya, kaeto ekichako kunyo bur. Magi te gin gigo makawo kinde, kendo maketo muya. Kata beto bende okwaweyo, beto bende nikanyo. Mabende inyalo tiyo matek, eka ichak ichok yugi, maiwang', miketgi kisewang'ogi. Teka weche mag pur biro mbele, magi te gin weche mantiere.

Nambachiel, ma en gino makelo omenda e ofuku mari. Sa asaya misepidho giri oro kaka alodi moro, to ma miyo ikawo kindeni newach iselose maber mar mondo mi ing'wede kdendi kawe itere e chiro. Kitere e chiro miuse tiyudo omenda minyalo loyogodo tijeni. Bende kikawe, mi katiyudo kembe katiyudo sikunde matiyo kode, to pesa ni ibiromiyi dichiel milo godo dijeni. Wach nambariyo, en ni kokalo kuom chendroni, iyudo kinde mar mondomi iyud chiemo mitiyogodo pile ka pile. Katinyalo tiyogo dichiel ka dichiel. Alot en chiemo mamit, alot en chiemo ma koket e mbeleni tiwinjo maber, ichame kimor. Niwach othiedho tuoche moko e del, ma en alot ma kocham tiwinjo kadhonde ma e del gin adhonde ma dok piny. Mano bende en ber mar tijni, niwach otiyo kaka yath e dendwa. Adhola kidwoko piny, tiwinjo ka dendi bedo makare. Dendi bedo ni onge tuo moramora.

Nambachiel ma en ot ma ipidhoe cham. Wach mantiere ka en ni odni kosekunyne buche to en ni mondo mi magi mipidho koni nyalo bedo mopogore gi mipidho koni. To ikawo kendi ketone manyiwa e diere mar mondo mi otigodo e pith mare. Ma ot ma ka okaw kendo ochak nidwaro pidhie cham katidwaro pidhie gimoro, to en ot mantiere muya maler. Muya momiyo cham kata mamiyo alode dongo maok ni gibedo alode mabedo ni onge chiemo e lowo mad giyua gi tiende gi mar mondo mi gicham. Gimoramora nitiere odni kaka pi nitiere, nitiere muya maler ma ma gigi kaka alode gi ywayo. Kendo giywayo mondo mi giti godo e loso chiembgi. Bende kokalo kuom migawo ni, ng'ato yudo mar mondo mi olos kata mondo mi opidhi weche kata kit cham mopogore opogore kata alode mopogore opogore. Ma osemiyo dhano oyudo yuto mang'eny moloyo.

Gimantiere en ni ng'ato nyaka yud kinde ne mar mondo mi obed piny, kendo okaw rapur mi opur maber. Kaeto koseloso puodho mobuso to wa wano en ni nyaka ogol kite matindotindo ma puodho bed mayom, kaeto kosebedo gi koseloso wach puodho to mano bedo kare. Wach nambariyo en ni nyakodhi onyiew kodhi, modwaro ni mondo mi opidh e puothe no. Kosebedo gi kodhi, mochako bedo gi gino ma en manyiwa, to owacho ni mano koro entiere kare monyalo tiyo. Puodho ni kidwa mondomi obed maber tikete e mano en ni kidienje kidienje mopogore. Kisekete e sidienje mopogore opogore, to gimiketo mantiere en ni pi nitiere maringo e diere kanyo. Ma kata ka en oro, to pino olore mos ne odumbi, kata ne chambi, mar mondo mi gidong maber mondo mi kik gibed ni oro dekethgi magikos miyi nyithindo monego gigol kata ginyuol. Wach mogik en ni magi te kosetimre mokom maner, modumoti maber to nyaka miye arita makare. Ni mar kata ka buya bende nitie to nyak.

Nambachiel en oduma, oduma en cham ma be en chiemo. Oduma ka in godo to ma miyo bedo ni onge chandruok newach mogo niye ot, mogo ka niye ot to mano chiemo osebedo kare. Kendo chiemo no inyalo tigodo sa asaya mantiere, kata sa asaya mowinjore mar mondo mi oti kode. Wach nambariyo en rabolo, rabolo en chiemo, rabolo en gino minyalo tedi mokelnwa ndhadho mar chiemo mamit. Obed bende kata kokuoge toen gino minyal tigodo e yore mang'eny mak mana ni en chiemo. Mano e gima duong' moloyo. Wach nambadek, wan gi puodho. Puodho kelo mor, puodho en kama inyalo kosepure maber, to en kama ipidho e cham, ipidho alode, ipidhoe gik mopogore opogore. Kosepidh te, to mae kelonwa chiemo mopogore opogore. Ma e kama ipidhoe gimoramora, kendo en mor moloyo niwach gigi te kosepidhi to nyalo kelo pesa.

Ma en chiemo, bende ma en chiemo ma sa asaya ma idwa chako chiemo tonegichame kaponi isebedo gi kech ahinya. Ni mar okonyo e yawo nyimbich mag ich kendo koro kata kichiemo to koro okibrowinjo lit mar ii. Niwach sa misewinjo kech ahinya to ii dire, nyombich mag ii dire, makoro kichako nidenyo chiemo mang'eny to ii rami. Koro ma en gimi chamo, chiemo michamo mar mondo mi iyaw nyimbich kendo ibed thuolo kidwakelo chiemo tok kech. Wach nambariyo en ni kokalo kuom chiemo ni gibedo kaka yedhe mathidhowa. Chiemo gi nitiere moko mathiedho ich, nitiere moko mathiedho wenge, nitiere moko mathiedho tuoche mopogore opogore. Magi osekonyo, inyalo ti gi potgi mar mondo mi githiedhi. Inyalo ti bende kod nyai chieo no kata kothe mage miyud konyruok malich. Bende magi, chiemo ni kinene tonyalo kelo fedha kata pesa.

Wach nambachiel en maua, maua kelo alwora maber. Maua kelo tik mar alwora mondo mi odum maberie moloyo. Maua keto kamoro bedo maber, ma nyao ywayo kata gigo, kata jamni mafuyo, kata dhano bende onyalo ywayo wenge gi. Mar mondo mi odhi one kanyo, katobed kanyo kayweyo kago mbaka kata katimo tije moro. Wach nambariyo en alwora kakochiedi: fence kakochiedi kelo arita maber. Ma en arita ma kata kichielogodo dalani ting'eyo malong'o ni gino marach mondo mi okal tek mondo mi mad inyi. To bending'eyo ni kata kokalo to mondo mi owuogi bende tek, nyaka yude ma kata ka en gimi nego to nyaka nege mar mondo mi iyud resruok kata konyruok. Wach nambadek en gugru mokaw kendo ketye mar mondomi olos godo maua gi. Magi kuonde ma koseketi moketnegi lo maber, to lo bende konyo miyo maua gi chiemb gi. To kendo, gugru gi bende miye alwora maber mar dongo makare.

Nambachiel en ni nyaka kaw kinde mar mondo mi opur. Kosepur moket gi e kuonde mopogore opogore kaka sidienje ka sidienje. To ikawo kodhi kendo ikunye, kosekuny buche matut tipidhe e laini. Kosepidhe e laini to inyalokaw manyiwa moro tiketone mar mondo mi odong maber. Kendo bed noywayo chiemo kokalo kuom manyiwa go kata kokalo kuom lowo. To lowo be nyaka ol e tiendgi mar mondo mi giyud alwora kendo arita maber mokni kata ka yamo ng'eny to degibed mar mondomi gigore piny kata gilwar kata tur gi yamo. Wach nambadek en ni nyaka ywanegi, ketnegi paibe moko mar fururu gi. Gin fururu makawo pi kendo kosechak nigoyo, fururu gi ole ne moro ka moro e laini mare pi maber. Pino miyo gidongo maber, pino miyo gigo mopidhi ok kos pi katebed mana horo, to gidongo maber mokni githirno. Gimiluongo naluora maber bende nyaka ketnegi kokalo kuom chiedo kata kokalo kuom yore mamoko. Mar mondomi gibed.

Tuomo pi ber: tuomo pigni en mana gino mikawo gugru moro titwomo tikawo kendi dhi olone gigo misepidho. Ma en tich maber nimar sa asaya misekawo mituomo pi to en pino nitiere kanyo, maok ni okethre kata maok norum. Pino en pino ma kituom tok ni wach ni okethre, katitiyo gomenda moro e tuome. En pino mantiere kanyo nono, en pino manie e yao kendo mitiyogo atiya. Wach nambariyo en ni kokalo kuom pigni iyudo kinde mar mondo mi ituome kendi iole ne gigo misepidho manono kata mapiyo piyo. Kendo ma konyo e sa ni ma dinebed ni itiyo gi omenda, ar mondo mi inyiew pi kowuok mabor. To dokawo kinde ni kirito mar mondo mi okete. To newach pini nitiere kae, okonyo sa ekawe kendo ole mapiyopiyo ne alodi kata gino mipidho. Wach nambadek, en ni pigni kapo ni en pino midwa tedgodo to en pino mokber newach onyalobedo noseywayo chilo mamoko moya kuonde mopogore opogore ahinya.

Pur en tich maber kendo inyalo time gi dhano. Jal nyalo kawo rapur mare, kendo okawo kinde ne mar mondo mi opur puothe. Ka ogolo buya mosepuro kendo oteng'o maber, toloko lowo. Koseloko lowo maber to lowo bedo mayom. Mano kalo kuom pur mokwongo gi buso te, kosetim to jalni loke mogol kite moket lo mayom mabed maber kendo mabed ahinya karito mana pith kata timo gino midwatim e puodho. Wach nambariyo, puodho inyalo los kokalo kuom dhok. Dhok inyalo ti godo mar mondo mi opurgo puothe mar mondo mi olose kata puodho obed makare maler mar pur e sa mowinjore. Bende wanyalo tiyo gi gikmoko kaka tingni, kata kanyna. Magi te ti gimo kaka tinga kotigodo to en gino makonyo sa, newach en oringo mapiyopiyo kendo opure kokunyo piny mar mondo mi oyud lowo mapiny. Ma nyakonyo e ringo mar tie cham midwa pidh ma bet chamno yud chiemo mapiny manie bwo lo piny piny.

Nambachiel sa asaya mwapidho yien, yien bedo gi alwora maber. Yien bedo ni en kosedongo maboyo to okelo arita ne gimoro kaka udi madibed machiegni. Nimar kadipo ni yamo dikudhi matek moloyo, tok demi gilwar kata yamo ni dewal udi. Niwach yiende klopidh mang'eny e alwora, to yiende gi gigeng'o yamo madiwal gik moko kaka udi ma gi ywe ma gi kethi. Wach nambariyo en ni yien kanitiere to yien ywayo koth mang'eny kendo koth thoro chwe e kuonde mopogore opogore. Kata kapo nalwora nigi yien mang'eny, to kodhni medo chwe kendo koth ywa pi makete odongo mapiyo piyo kendo mwatiyogodo e yore mag kidala, gi yore mag jamni, gi yore mamoko bende. Bende yien kopidhi, to yien nyalo tiyo kaka weche mitiyogodo e tedo. Inyalo ti kode kaka maka, katinyal ti atiya kode kaka yien otwo mar mondo mi oted kode mokelnwa chiemo e mesa. Bende yien ni kaponi nitiere, to en yien minyalotigo kata e gedo kateyore moko.

Ma en achiel kuom yore ma loso chiemo maen ring'o. Ring'o iloso kata ring'o ikonyo mar mondo mi okethre komo e chieng' niwach mae ogolo muya maricho kuom ring'o gi. Kendo sama chieng' goye, to okelo tuo mare ka osekete mong'awe bende, tochwero pige mage kendo ochwero remo madbedi koseluoke. Mano seche mochwerono totwo kendo ogolo chilo mage, kaeto chieng' ka goe, to chieng' goe mar mondo mi omiye teko moro mar chieng' manego gigo duto te manyalo bedo marach kanyo. Kokalo kuom moye e chieng', ma niwach en yorno makelo konyruok ne ring'o kendo mamiyo ring'o bedo motuo kendo maonge gimoramora marach. Yorni bende koseti godo toketo ring'o bedo manyalo bet kata manyalo dak e kinde malach kata marerieya malich moloyo kapokokethore. Mak mana ni nyaka kawe kosetieko moye ma kane kamaber ahinya.

Ma pith mar diel, pith mar diel en pidhno maber, en pidhno maok kel ladhruok moramora. Niwach diel kaipidho to en, nambachiel chiemo, en chiemo kapo ni dotho kata kapo ni diher ni iyang'e e kokalo kuom chenro mopogore opogore kaka liel. Kata ka ne in gi nyasi moro, to inyalo kawo ringe no ma itigodo ma konyi e savo welo kata konyi e tije mamoko ma igombo ni mar mondo mi oloni e diyeni godo. Wach nambariyo, diel miyowa pien mare. Pien mare ka in godo to pien no inyalo ti godo e loso gigo kaka wuoch, kata loso gigo kaka bul mitiyo godo e yore mopogore opogore. Wach nambadek, en ni kain kode tomiyi ring'o. Bende ring'o kokoso miyi, tonyalo miyi chak. Chagni en gino mimadho, bende en chiemo ne dendwa. Niwach en gi chumbi moko eiye, mamiyo wadongo, e choke wadongo maok ni bedo gi lit. Kata wachandore kuom tuoche mag choke mag del.

Nambachiel en ni nyaka okaw kindene mar mondo mi obet lum. Kosebetogi maber, tokawogi kendo ochokogi mos. Sa asaya misebeto lum mopogore opogore michoko miketogi e tundu ka tundu, kiseketogi timanyo kaka inyalo ketogi moriere. Ipango gi maber, kisepango gi maber kaetitweyogi mar mondo mi gibed gino minyalo ting'. Kata gino ma kitiyogodo tokni en gino mawuo, niwach mar mondo mi ilosi chiemb dhok kokalo kuom lumbe gi. Gin ni nyaka to iket ne mit moro maen chumbi moro nyakakier negi, chumbi ma miyo gichamogi ka giherogi. Kendo mano kelo dongruok e ngima gi, niwach kokalo kuom chumbi go, to giyudo kinde mar mondo mi giyud dongruok. Kata e choke gi, kata e dongo margi mapile pile. Bende ma tich ma kitimo, to en ni gigo, lum go, nyakilos maber mok chuopi. To en nilosogi moriere kendo mayom.

Nambachiel en ni ahero, ahero migawo no. Niwach migawo no miya achiwo wachna ma an go kumorachiel kadhi kamachielo. Mae konya e chiwo gino machanda mapiyopiyo, mokni ayudo kinde mar mondomi akaw kinde malach kapok gino matiore ochopo ne ng'ato. Ma bende en gino mamiyo okelo piyopiyo mar chiwo ote, makata kaponi ne nitiere chandruok moro tiyudo kinde mar mondo mi ichiw ote ni mapiyopiyo. Wach nambariyo ni kokalo simb ong'we yamo migoyo ng'ato yudo kinde mar mondo mi ochiw puonj moro kata mar mondo mi ong'i gino madhi mbele kamoro machielo. Bende kokalo kuom mbui, kokalo kuom simbe mwagoyogi, inyalo tiyo kodgi e mbui kigoyogi kata e mbui. Mi ti kode e neno jalno man mabor, kata iti kode e neno gino matimore madhi mbele. Gino madhi mbele sano in inyalo bet nionge kanyo, kato itiyo kod mbui mar mondo mi inene mapiyopiyo.

Wach mantiere en ni kokalo kuom mbui, ji mang'eny oseyudo mar mondo mi giyud chendro mar sikunde mopogore opogore magidonjo magisomoe maloyo. Wach nambariyo en ni kokalo kuom chendro mag sikunde mopogore opogore, mbui osemiyo dhano osomo maokni gin ni gionge ok ni gidhie klases mag gi. To mak mana ni klases ma gin godo gidhiye mok ni gikoso kokalo kuom mbui, bende gitomo penj kokalo kuom mbui. Magi te gin ni ilero somo kendi keto somo beto somo manyangafu kendo mayotee moloyo. Mokni ng'ato chuno ni nyakodhiyo e skulno mobedi kuom higni go te, onyalo time sama ene thuolo gi seche mowinjo ka mano e sa mogombo ni mondo mi osom to mano iloyo gi mbui. Wach moro en ni kokalo kuom omenda monegichul, magi te ichulo gi mbui. Kokalo kuom weche monegochiwnu kata mar klas, ichiwogi e mbui. In bende iyudogi e mbui kendinyalo ndiko magi e mbui. Gomoramora obed wach, obed somo.

Nambachiel en koso ng'eyo. Ji mang'eny osekoso bedo gi ng'eyo kata koso bedo gi rieko mar mbui. Niwach ji mang'eny bende pokowinje mang'eny, pokobedo ni ging'eyo ni kookalo kuom mbui to ng'ato nyalo yudo kinde mar mondo mi osom. Kata mar mondo mi oyud gino modwaro e mbui mapiyopiyo nono. Wach nambariyo en koso bedo gi ong'we yamo ma dhi e mbui, ma ji mang'eny osekoso kendo ji mang'eny ose koso bedogodo nihamar gionge ong'we yamo madhi e mbui mapiyo piyo. Kata madhi e mbui mokni kise, kise gombo mondo mar mondo mi ing'e to iyudo kanyo. Gin to iyudo ka gionge godo ji mang'eny ni mana gi ong'we yamo maga adiya. Magin mana gigo ma minyalo gogo sim, minyalo go mana simu kende. Okinyal yudo gimoramora e mbui ma dine. Wach nambadek en ni kokalo kuom mbui, ji nene ni gigo mag ong'we yamo kakong'we yamo gi gin gigo ma bechgi tek. Kendo nyakiti gi pesa e nyiewo gino mamiyo idonjo.

Nambachiel en ni nyithindogi ok yud kinde mar mondo mi one gino milerone gi. Ma miyo nyithindogi ithiro somo margi. Sa asaya ma japuonj puonjo toneno ka gino monego ng'is nyithindo gin gino monego time mbui, to nyithindogi yudo kinde mar mondo mi gikos neno kokalo kuom ng'ol ma gin godo. Obedo gino marach kendo obedo gino malit, mak mana ni mano thiro som, somo margi. Wach nambariyo en ni kaosekoso neno tokoso bedo gi ng'eyo matut, niwach kokalo kuom neno tonyalo bedo ni gino moko e wiye. Nitiere nyithindo ma kipuonjo, tokonyal mako gino ming'ise kata mi ing'ise mapiyo kapiyo. To moro moneno cha to moko e wiye, niwach chune mondo mi omak gino mowinjo. Yore minyalo geng' godo magi en ni kar neno tinyalo ket gino magiwinjo, ma kata ka giwinjo ka tugo to mano tokoro giwinjo e itgi. Kendo mano moko, giwinjo ka koro omit kendo mano miyo gino moko e wigi.

En duoko maber, nambachiel n japuonjre yudo kinde mar mondo mi ong'e kaka inyalo ti gi kompyuta. Kompyuta koseng'eyo nodwaro tiyogo nang'o, to gimaduong' en nong'e moke ong'eyo ni kadwaro loso gino ma en ndiko mara tong'e nodiyo kae kendo loso. Wach nambariyo en ni kokalo kuom puonj mar kompyuta, nyathi yudo kinde mar mondo mi oher somo. Nimar gino mitimo gi lwedo to ineno ok dwar paro matut moloyo manyakimak mana gino manie buk, mana gino mopuonjino kende ema nyakimak. Ma miyo nyithindo mang'eny yudo kinde mar mondo mi giher somo, kendo kata moko madibed noluor biro skul mokolewo. Niwach ging'eyo ni gidhi diyo kompyuta, kendo gidhi bedo gi ng'eyo kokalo kuom somo ni. Nimar sa asaya mosomo, tong'eyo ni ma en gino modhi timo kendo odhi mako moloyo. Wach nambadek, en ni kokalo kuom puonjni, ji mang'eny oseyudo mar mondo mi ging'e tije mamoko mar kompyuta kata ging'e kaka inyalo ti kompyuta e gwengewa kata.

Nambachiel, jopuonjre yudo kinde mar mondo mi ong'e kaka itiyo gi kompyuta. Jopuonjre manowuok kuonde ma poke ging'eyo tiyogo, giyudo kinde mar mondo mi giyud rieko ni kompyuta inyal tigodo nade. Katinyalo ti kode kaponi idwa loso wach moro, to kata kidwa yawo ndiko mari tichako yawe nade? Wach marariyo, en ni jopuonre gi yudo kinde mar mondo mi ging'e kaka piny dhi. Nimar gimoramora sani nie mbui e piny ka, onge gino matimore mokoketi e mbui. Bende onge gino matimore ma ok obet ni ji nene mbui kata ji yudo kinde mar mondo mi owuo e mbui. Nyadi mang'eny, dhano sani wuoyo mana e mbui, gimoramora itiyogo mana go simb ong'we yamo, kokalo kuom mbui. Magi te osemiyo nyithindo gi margi mondo mi ging'e malong'o weche man kod nengo e kompyuta ka. Kata kaka ginyalo tiyo gi kompyuta kaponi gin pacho, kata kapo ni gionge pacho, to ginyalo yudo tije kokalo kuom kompyuta. Niwach gisebedo gi ng'eyo mararieya. Bende wach moro en ni nyithindo gi yudo kinde mar mondo mi gitim penj, matiende ni ging'eyo weche mag buk. To bende ging'eyo weche mitimo gi lwedo, kata weche madhi nyime e mbui.

Nambachiel en yuto mar kompyuta ma moko. Yuto mar kompyuta kata namba mar kompyuta mantiere e skundewa tin. Kendo alwora kata sikunde mag praimari gi iyudo ni gin gi compyuta achiel katariyo. Magi miyo nyithindo mang'eny ok yud kinde mar mondo mi osom, nimar achiel kata ariyo mar kompyuta gi iyudo ka gi nyithindo ng'eny. Nyithindo gin kata prabich to madwaro noti kode gin gi, gite to sikul te bende dwaro noti kode. Koro kwakawo klas achiel mawadhigodo mondo mi opuonji, tiyudo ni en tich matek niwach gite ging'iyo gimorachiel ma ng'ato ok nyal yudo kata kinde mar mondo mi obed gi rieko mararieya kokalo kuom e kompyuta. To magi ikonyo ka sirikal mamalo oyudo kinde mar mondo mi okony sikunde manie alworawa mopogore opogore. Obed mar praimar kata mar sekendri, mar mondo mi okonygi kokalo kuom fedha gi, gomenda mathoth. Mar mondo mi katonyiewnegi kompyuta gi mondo mi somb nyithindo gi ober ahinya kendo moloyo.